Kiboitinik ole oo mising' en emet nebo Kenya cheboishechin kampunishek cheterter kerikei angochebo serikali anan ko chebo chito ko bunei kaimutik cheterter icheget ole oo en kiboitinik kotindoi somanet noton nemiten barak akokuitos mising' akobo boishet neyoei icheget ako kora ko anan ko kikoyai chito en kasarta negoi boishet kobaten tekemiten ng'weny inendet en boishet netindoi amu tomo kolany mokoriondenyin boishet anda yon aa kiboitiot akose ale kakoiman kilanyan en kapkasi anyoru mokoriondenyun asamwochi akobo tukuk chekiayai ak che amoche siayai mising' ko ole kiat eng' somanet aborjini inendet karitasishek chebo somanet choton cheiboru kole atindoi ng'omnotet ne oo kot mising' akobo boishio

Biik ole oo kot mising' en emoni bo Kenya kosuldoen icheget mung'aroshek cheterter asikobit kosirkei boishet akonyorunen yoto keljin nebo kila betut netoreti ichek en sobenywai nebo atkan tugul boishet nebo mung'aret komochei chito ne ikuitoagei ak kastomaekchik ak kong'ololjin kastomaekchik en oret nekararan ak kora olon oldejin tukuk kochopchini tukuk komye ak kooldejini en oliet nekararan mung'aroshek ole oo koboishe bosetab oliet ak konunotoik kotoreti asikobit komut kastomaek anan olik chelelach anikojin kastomayat konunotyot ko en betut nerubei konyone kora akomuto biik alak cheter angebosi oliet kora koboibochin noto ak enyoru konyo dukeng'ung eng' alak kora akomut alak chelelach

En biik ole oo en emoni bo Kenya kosuldoen icheget boishet nebo kabotishet nebo minutik cheterter noton ko boishet nekikosir biik ole oo chematindoi boishonik meten kabotik cheyaei kabotishet chebo imbarenik cheechen ak komiten cheyoei kabotishet nebo mbarenik chemengech ak komiten kabotik kora cheyoei minsetab minutikwach en korik choton chebo selele ak miten ole toretitoi tukukab kasari chekinoken beek imbar en ripsetab minutik ak katoldoleiwek en temishet nebo koror tukuchuton kinoken beek mbaren kasari ko iboru kele yoei boishet nekararan koker kole makiboishen beek chechang' kenaka minutik amun bendi beek kotutin ak kumayoei koyachikitun katoldoleiwek ngosoichi beek kotutin minutik ko mawechowechi katoldoleiwek chemiten en ng'ungunyek

En emoni bo Kenya komiten katuyoshek cheterter chekikotoi biik cheterter akot neranik anan ko boishek ak kora kamatik katuiyoshe choton ko chetoreti icheget kolongei en sobet anan kosuldaen boishonik choton chenyoljin neranik anan kamatik anan kora ko chepyosok miten katuyet nenaat netoreti kolongei chepyosok amun besenjin icheget chepkondok naat kekuren women enterprise fund kikotoret kokimit olietab sobet en kamatik amun ikochin icheget chepkondok cheterter kotiengei kamuketab chi ikochin chepkondok chetoreten ng'alek chebo lipanetab sukul ikochin kora chepkondok chebo mung'aroshek ako en robishe choton komakat kityo kolipani rabishek tutin en kila arawa en kasarta non kiwektoi

Asikoker biik kole maboishen robinishekwach en oret nebo wechowechet konyolu konde arorutik cheribei rabishekwach eng' biik alak ko king'onyor rabishek kokoikoei kochop konorwenyin ole ndoi en benkishek chemiten en emoni ko biik alak kora chetomo kochop konorwet nebo benkishek ko kikotoi konoret nebo sandukushek chon kichopei en kaa angonyor rabishek kotutin kondoi konorwenyin noto nebo sandukut ko chon kiyaat konorwet nebo benkishek ko iyoktoi koba yoton kotoreti niton koker kole kakiboishen rabishek en oret noton nekararan akoribei koma kiwechowech rabishek kararan ripsetab rabishek amun toretech keker kele kakisuldaen boishonik cho ko ma kaimut age tugul amun olon mi rabishek koyoyoskei boishet kot mising'

En betushek chekimiten en kasari ko kikotoige mung'aret nekewole rabishek chebo emet age kobwa chebo emeng'ung boishoniton kotoreti kenai kele kiim netya olietab rabiyet nebo emeng'wong' mising' keolen rabishe chuto komosta nenayat en komosta nebo Nairobi ne kiwalen rabishek ana oliet nebo rabishek chebo emotinwek cheterter boishoni kosuldoen kora benkit neo nebo kwen nebo emoni noton konechobe ak kokere kole kakiboishen rabishek en oret nekararan en emet nebo Kenya mung'araniton nebo walutikab robishek koba chebo emet age kotoreti biik mising' kiprutoinik chon rutoi kong'eten komosta agenge kobendi komosta ake amun en emet nekawo chi komakat kobikoboishen rabishek chebo emo noto

Eng betushek chu kimiten en nguni ko kikondo mising boishet nepo tukuk chebo muswongnotet mising ko koker kole kakirip tukuk chemiten en imbarenik cheechen mising ko chon isuldaen kobotik cheyoei minset ap minutik en imbarenik cheechen miten mashinishek che ter ter che imuch keboishen keriben imbarenik cho kiribe imbarenik cho en tukuk cheu chorset yochei keker kele olon kakimin tukuk en imbarenik cho kinde ripset neyome asikobit akomaking'em tukuchoton en kosorwek che chang kesire biik cheribe tukuk chekakimin en imbar kobaten en kasari ko kokoit mashinishek chetirirentos choton chemiten barak tindoi icheket tukuk chelilen imbarenik ak konyumnyume boishet niton amun kikere kiit age tugul nemiten ng'weny ak ngekerchin akyo ribe biik.

en betushek chuton bo kasari, kochang mising boishet nebo ngaleek chebo soeet iih ak muswoknotete en emet, ogot serkali ko kigonaam kowaal eleyoitoo boishonik kyiik, cheeu chebo kelibaan tuguk chebo komonuut en emet, libaneet ab kiboitinik koraa ko kigechob en oreet nebo muswognotete nebo kasari agoo kiliboni chi en oreet nebo rabishek chebo euut, nyolu kwo chi oloon komoche rabishek koboisheen en euut, kwendii agoi bengishek asigobiit kocher rabishek choton, kobateen en kasariton chepkondook tugul chebo serkali kelibonen paybill iih agenge, toreti noton asigobiit kogeer kole kogiboss boishonik iih choton chebo asoyaa, ingeboishen paybill agenge kotoreti serkali koruruch rabishek chebo kipoitinik iih cheterter, kergee ko takitariek iih anan mwalimuek ak kiboitinik tugul chon yochin

En emet nebo Kenya kotindoi mornok cheisuldaen boishonik che terter eng emoniton miten mornok chesire biik boishonik cheterter akomiten mornet neisuldoen kora boishonik nebo chobet nebo ortinwek miten cheisuldaen chebo somanet miten chebo konyoiset asikosulda boishonik tukul komokchingei rapishek cheboishen ako olenyorchin ropisiek emet nebo Kenya ko kobun aisurut ak kikotoi emoniton mornet neiyumi aisurut eng emet nebo Kenya noton nekikuren KRA mornani kotoreti serikali koyum rapishek kobun kiboitinik choto chebo serikali rapinik chuton iyumi mornani keboishen keyoen boishonik choton chebo komonut koitchi meng'ik oleo chebo emet nebo Kenya en ele menyei.

Olon isuldaen kabatik kabatishenywai ko kikonam icheget kole kasorwek achon chekeminsei ako nee chemokchingei icheget en minetab minutikchwa miten mepit neboishen icheget nebo minutik mepit niton kotoreti ichek konai kole minutik achon cheyoei komye en kasarta aino ako nee chemokchingei toreti konai asikobit konai kole mokchingei ropta netya minutichoto ak kindoi katoldoleiwek chetchan ako ibe kasarta netya minutik koterter kosupkei ak oleu emotinwek cheterter ak atepet nebo ng'ungunyek miten komoswek chenomegei ak minutik anom ak komiten chemanomegei ak minutik anom ko noton ko boishet nebo mepitab minutik ak toreti kabotik sikobit konai minutik cheyoei komye eng' komosta nemiten noton ko karon kotoreti en yaet nebo rurutik

En betushek chekimiten en kasari kou oleu emet ko kikondo mising' boishonik chebo muswang'notet nebo kasari boishe komoswek cheterter chebo emoni moswong'notet kosuldaen boishonikchik chebo atkan tugul eng' benkishek keboishe mosong'natet nebo kasari en konoret nebo rabishek amun ing' ole oo kokikonde kayanet kole benkishek ko ole ripot mising' ango nde biik konorwengwai yoto koyoei boishet age tugul akine benkishek koker kole karipchi bichoton rabishekwak sikobit komapetyo eng' bengishek kokikotoi oret nebo muswong'notet nekonorchingei chi nambarit noton ne ung'at asi olon nyikocherun rabishek kotindoi nambait noton ako kora komiten kadit ne olon mochei chi kocher rabishek koboishen kadit

Piik olo eng' emet nepo Kenya ko tikopune uuinwek chepo rapishek oloo en ichek komakjingei rapishek cheisuldaen boisionik cheterter ako rapishek ko en kasarwoik chechang' komapitunatin en sait nekimakchinigei konoton ko kigoyoi piik komwechi rapishek chepo pesendo kopun korik choton chepesendoi rapishek anan mornok chon cheikoytoy en simoishek miten uuinwek chepune pesenik ab rapishek yon paishen muskwog'natet ab kasari kopesen rapishek amun oloo en ichen komaiguitos kole kinyigeyokto ono rapishek choton anan konyoru kopesen rapishek chekaron ko makat kolipan rapishek chemiten parak akot mising' kosir chekigasom ako koraa nan komiten tuguk chekemakchingei sikepesen rapishek ko anan kotemenen icheket ole kidoitoy.

en sobeet nebo biik kasari kogigotoi icheget iih chamaishek kouu biik ab kokweet asigobiit kotorengee kosuldaen boishonik iih icheget en kokweet, mokyingee biik iih boishonik chegororon en kokweet ak noton negigoyaai kogeer kole kotooi chamaishek cheyoe boishonik cheterter, miten chegigotoi iih chamaishek chegigonoreen rabishek, ak imuch komiten ortinweek chetoreten bangishek ab rabishek iih chamaishek chuton anan kogochin icheget nabasisiek chobo kogeer kole konyoor rabisjhek chon imuch kosudaen boishonik cheterter chemokyingee icheget, chamaishek chegikonoreen rabishek mising iih kotogu biik chebo kokweet asigogochingee ana kobesendechin membaeek chiik iih cheterter, noton ko kararan ago toreti biik eleoo koytaaen boishonik che ilongunenen gee.

Ropisiek konyolu keker kele kakiboishe eng oret ne kararan keyaen tukuk chotok chetoretech amun cheng'et ap ropisiek ko kewel kot mising ako eng akapa kora matapitu boishonik chekeyoe asikenyoe ropishek ko olon kakonyoru rapishek konyolu kekerer kele kakiyai oret ake tugul kerip rapishe choton miten kanetishet nebo olekiboishoitoen rapishek nekikosuldaen kampunishek che ter ter ak biik amun kikoker kole kaimutiet koma rapishek eng biik kobaten koimutiet ko ole kiriptoi ko kikotoi konetishonoton asikobit konet biik kolenjin kosuldaen boishonik choton chekere kole kawekchi icheket rapishek ako ma koboishe kitio amu ropishek ko tukuk chebeku konyolu koker kole kayaen kiit nebo komonut nitok.

En olou emet en betushek chekimi ko kikotoi kampunishek cheechen boishet nebo mashinishek en konoret nebo rabishek naat mising' mashinit nekekuren ATM ko ne ribei robishek ak konori mising' en ribet nebo rabishek kokere kole miten komyee ako maimuch kechor rabishe choton amun meten ole ung'at asikecher rabishek en mashinit niton kikuren ATM komiten kadit nenyolu ketorjin orit yoto ak olon neng'unget komiten nambaishek chenyolu ichil ko ing' yoton kenoei kele neng'unget kadit ko kikotoret mashinit noton en ribet nebo rabishek eng' tukuk chenomegei ak chorset kikotoret koker kole kakibos boishonik choton chebo chorset anan ole kiboishoitoi rabishek eng' komoswek cheterter

en kosorweek chebo emoni anan oleuu emeet iih en inguni komiten lebanoshek iih cheterter asigobiit iih kenyoru boishonik choton chegimokyinigee, kigobosok boisheet nebo libaneet keboishen rabishek chebo eeut ago kigonaam kowalaak mising ak koib komosta neimuch kolubaneen biik rabishek iih en Mpesa anan komiten koraa chebo credit, libaonoshek chuton ko en chito netoche rabishek iih komiten kadiit negeboishen yoon komoche kwoliis asigetileen kityo en kasarta negochuu rabishek, boisheet nebo neuu credit iih ak debit, koneboishen mising iboitinik chebo serkalia ak alaak tugul chon toche rabishek en araweet olonyoe olisheet noton nenywaneet amuun to koroon ketileen icheget, oyonii ole boishonik chebo serkali kelibonen mising asigobiit koboos tuguk

Olon chenyei chito boishet mising eng kampunishek ana ko komoswek alak tukul cheserei biik boishonik komiten tukuk chekemuch keteben icheket miten kiit nekekuren interview kiiton kekirei chito akokora olon kimoche ketepsen kosupkei ak boishonik chi chebo somanet anan kele kiit ano eng somanet akotindoi ng'omnotet netain koyai boishet ndakikochin inendet ko choton ko alak eng tukuk chepeketepen en interview missing kekure biik chechang kot mising asikilewenen kele aino nemache andacheng'on chito aarorchini inendet ele nyolu kobandakee asikochopchigee tebutik nyolu koker kole kabunobun korok tukuk chekiser inendet asiyeketepsen kongen komie akokuitos ako simabotan kora nyolu konai koker kole kiboishen lugait noton ne kikuytos.

Boisinik Che bo rutoinotet en Kenya komiten komasta ne yoe boisionichoton noton ko nebo kapindege isuldoen boisionik chebo koger kole kaimut bik Che moche ruroito kongeten emet agenge agoi emet age olon mochei chi kobugen Ndegeit ak komoche konai tarikinik Che bitu kou Ole kikipanganda safaritab Ndegeit konyolu korutechi inendet komoswek choton chebo kapindege asikobit kiborchi inendet ortinwek Che nyolu kosub asi kolipan kiliponi rabisiek choton Che kibugenen korok asikobit kemwoun kele safarit ko ou ako ki mokyingei rabisiek Che tyan ako kibendi sait ainon ak kebune Ndegeit ainon ak keweksei ou choton ko arorutik Che kisubi yon kibugeni Ndegeit asikobit kotoret kiprutoyot kopanganak komie

en kasarta non igeni kwoony kosich lakweet noton nebo olonmiten mooet lakweet iih, komiten boishonik chemonyolu koyaai chi nenyigiiss ak komiten koraa omitwogiik mamagaat kwaam, choton iih togoroon kotoreti chi nenyigiiis en kasarta nebo kesiich lakweet ak toreti koraa en chameet ab kee nebo lakweet nemiten moeet, miten omitwogik chegikomwochi chepkerichot kwoony nenyigiis kolenchi kwaam ichechu ak kobagaach ichechu, konoton kotoreti en chameet ab kee nebo kameet ak lakweet netomo kesich, omitwogik chebo mwanik iih ko choton chegemowochin kwonyiik chenyigiseen komat kwaam amuun yoen koeet lakweet nemitenen moet, nyolu koraa komat kwaam omitogik alak cheuu maainik iih amuun yoe kora koeet lakweet nemiten moet ak karoon koimi en kasarta non kisiche.

En biik choton cheisuldoen boishet nebo komut biik kongeten komosto akenge akoi komoswek alak komiten karik anan chebo kiprutoinotet che kebunoti, imuch ko karishek choton chebo matato anan ko bikibikishek chetoretech keruten kongeten komosto akenge akoi komosto akee, olon kirutoi kekoshindosi ak biik chebo karit anan ko pikipikit en saparishek abakora chekoen keliboni rabishek cheyomeke ak sabarinoton, ko en sabarishek chenwoken kora keliboni rabishek cheyomeke en sabarishek chekoen ko kararan rutoito nekeboishen karit amun mochute biik koristo, ko sabarishek chenwoken ko kararan nebo pikipiki amun chokto ak isiib iit olekewendi, nyolu keker kelee kokikoshine en ngalek chebo beit ak ketindet asikobit komoib suriet en kwenunyon.

en boishonik choton chebo rutoinotet, komiten mornook iih cheisuldoen kogeer kole koruto biik kongeten emet agenge agoi emet age, biik cheisuldoen boishoniton ko kombunishek iih chebo kap indege yoe boishet kogeer kole kotoret kiprutoinik cherutoo kongeten eet agenge agoi emet age, miten ndegeishek che bo kiprutoinik ak komiten che ibe mosigoshek, olon komoche chi kimuut anan koib mosigeet kongeteen emet agenge agoi emet age, komiten ororutik chenyolu kobuun inendet sigobiit konyoor iih ndegeit, kibune ndegeit olon kemoche irute ,amuun ndegeishek iih kosudoen boishonik cheterter ago mobitunotin en saisiek tugul konyolu kegeer kele kogibuken, andoyoon komiten chito negeomoche kobuken iih ak konyoor koimutik ih koimuch otoret inendet agoi koriik choton chegisiren gee chebo lipaneet eleimuch koyaai inendet lipaneet nyiin.

Eng sobenyon nebo atkan tugul kemokchinigei karishek choton chekibune olon kirutoi en kosorwek che chang keboishen karishek choton chebo matatu ako karishek choton koimutik biik che ter ter chengeten komoswek chebo emoni ako konorchin biik musikoishek en karinoton akoi iit ole kereku kaimutik chekinyoru mising eng boishet nebo karishek ko anan kichunchun mosikoshek eng kwenut nebo biik chekarutoi en safarishek kwak andoyon kaichunchun chito masiket akoip neng'ung'et akinai eng kasarta nekairegu ko imuch icheny chito anan imwochin chito nebo karit ilenji kaib mosikenyu ako andayan kawo kosirtoenen koimuch icheny nambait nekelipanen akipirchi imwochin ilenji koip karit mosiket asikomwoun oleimuch kowekunden.

En biik cheyoei boishonik en taonishek anan ko komoswek alak tukul cheimuch komiten oleyoen boishet komokchingei icheget korik chemenyei olon isuldaen boishenywai korik ole oo kenyoru chekikombwondoi ako terter oliyenywai kosubkei ak ole uu korichoton ak ole kinyorchin korik en taonishek kotiengei kele miten beek miten sitimet anan momii en korik chemiten sitimet ak beek ak kit age tugul no kimokchingei eng' ko komiten oliyenywai barak kot mising' andapirwon meng'idet nechengei kot akobo korik chematinyei meng'ik ko atoreti amwochi alenjin korik ata chepitunotin ako kilipani robishek chetchan en kila arawa en yoton ko muuch koker oret ne nyekocheng'en nebo korik akong'alal akoyonjin

En abaora komanyolunot en chito korutechi sipitali asikobit konyor kanyoiset anan korik alak tukul chebo kanyoiset kobaten imuch kocheng' chito chepkerichodenyin no inyoen en kerichek chebo kipkaa anan koboishen inendet kerichek cheingen kole inyoen miyondo netindoi inendet kerichek chebo kipkaa eng' kosorwek chechang' kokikotoret eng' kanyaet nebo miyonwokik cheterter ako kerichechu kenyorjin timwek anan osinosik kibolunoti ketik anan tikitik chebo timin asikeboishe koik kerichek olon kemoche inai kerichot ne notet konyulu koingen anan koborun chito netindoi ng'omnotet mising' akobo ketikab timin amu kerichot nekararan ko inyoei miyonwokik ako ninyoru kerichot nemanotet ko imuch konyikoimin en ng'alek chebo oleu borto

Eng biik choton chemiten en komoswek chebo boishonik ko ikomboani icheket korik chemenyei eng kasarta nemiten koyoe boishet korik chelipobi biik chekikomboani ko ter ter en olienywan kotienkei olemiten korichoto ak kiit nete korik ak angotkotindoi kora tukuk che komokchingei cheu beek angot ko Kora sitimet ak boishonik alak cheu chebo kiit neu kalyet en yoton tesei biik chebo korik lipanet kosupkei ak boishonik cheikochin biik chekikomboani korik angotkoyochin boishonik cheu chebo kotililit korik choton chemengech kolongsie lipanet nebo korichoton angotko kora kobek beek koipchin kolongsie lipanet angotko kasarta age kolipanji sitimet ko imuch koyai noton kotes lipanet nebo korik choton che chiket

Biik ole oo en sobenywai koboiboichin mising' betut nebo siket kergei ango nebo lakwet anan ko nenenywai icheget toreti noton sikobit koboibochin chito tukuk choton chekikonyor en sobet ak ole tesei tai kosoptoi olon kamache kastoma ketoret en banganetab betutab siketab lakwenyi koboto boiboiyet ak taptanoshek konyolu koker kole kainde arorutik chotok chekororon akotindoi rabishek cheomei nyolu koolji lakwet tukuk choton cheiboiboen ne en ake kora kechopchin lakwet kekit ak keoljin tukuk choton chekororonen che imuuch kourerene ak olon kabwonei toek konyolu kechopchi toek omitwokik akichek che nyikoboiboichin siketab lakwet kotoreti noton kokararanit tumdo ak olon kakobek betut noton nebo boiboiyet kotor akine koboiboi toek akobo ole anan tokset ne kakikochi